Wore ena kiperta, nitayioki tenkipirsa nagut oleng'. Wore ena kiperta naa keas, esiai sapuk oleng'. Neya sii impishai toloingange.

Ore enfamunoto nalotu elukunya ai tenadol ena naa, adolita olduka le Safaricom nadolita sii oltungani laa kajo ninye oosiaho tiatua ena opis sapuk naa ore sii eleduka le safaricom ninye omir ilainini

Ore oldirisha le bussher tenitobirieki e nkilasi naa keji piiibooyo ilojingak amuu kidim neponu aayau imoyiaritin naijo cholera

aata engeno naipirts ena amuu entoki naajo enkipande nintinye impisai inonok tebenki